Tũtege tũtũ nĩ tũkoragwo tũrĩ twa bata mũno, tondũ nĩ tũteithagĩrĩria tuge ta arĩmi matigatinde atĩ magĩthiĩ mũgũnda-inĩ kũrora o mũmera o mũmera, magatũmbũkia tũgathiĩ tũkarora mũgũnda na tũkamarehera riboti. Ũguo nĩ tũhonokagĩria mũrĩmi mahinda akahota gwĩbanga na akahota gũthũrima mũgũnda wake wĩ wothe na ona angĩkorwo nĩ mũnene. Ona kũrĩ o ũguo, tũtege tũtũ no tũkoragwo tũtarĩ twega tondũ rĩmwe nĩ tũ, nĩ tũthiaga tũkora tũkaremwo nĩ gũthiĩ mũgũnda-inĩ ũrĩa ũrenda tũthiĩ ta rĩngĩ tũgathiĩ mũgũnda ũtarĩ waku, ona ningĩ nĩ tũbataraga ũmenyo wa gũtũhũthĩra, tondũ angĩkorwo ũtoĩ gũtũmbũkia ndũngĩhota gũtũhũthĩra. Ona ningĩ makĩria, tũtege tũu nĩ tũkoragwo tũrĩ twa goro, kũguo, mũrĩmi nĩ abataraga mbeca nyingĩ nĩguo kũhota gũtũgũra.

Nĩ harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ kũronekana ta arĩ andũ mokĩte gũthomithio, marĩa, kũrĩa maraheo mathomo ma wĩigithia. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata, tondũ rĩrĩa andũ moka kũndũ ta gũkũ nĩ mahotaga kũgĩa mathomo, ona makagĩa ũmenyo wa ũrĩa mangĩigithia, na kũrĩa mangĩigithia, ona nĩ indo irĩkũ mabatiĩ kũigithĩria. Na rĩrĩa macoka a kũigithia, nĩ makoragwo a kuona mbeca irĩa kaingĩ imateithagia harĩ gwĩka maũndũ mao ma mũtũrĩre ona ma o mũthenya. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno ona kũrĩ andũ othe tondũ mbeca nĩ kĩndũ gĩa bata na wĩigithia nĩ wa bata tondũ nĩ wĩigagĩra mũndũ mũthithũ.

Haha haroneka ta arĩ mũndũ wĩ nduka-inĩ ya M-pesa, kũrĩa angĩkorwo oka kũneana mbeca nĩgetha ekĩrĩrwo thimũ-inĩ yake. Mũndũ ũyũ nĩ anyitĩte nũti igĩrĩ cia ngiri ngiri, irĩa ndĩreciria nĩcio arenda gwĩkĩrĩrwo thimũ-inĩ yake, na tarĩngĩ ahote wa gũkorwo agĩtũmĩra mũndũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wa kũhũthia maũndũ, tondũ no ũhote gũtũmĩra mũndũ mbeca ũrĩo kũrĩa ũrĩ, ona wĩ kũraya, cigekĩrwo thimũ-inĩ yaku, na ũkahota gũtũma. Mũndũ ũyũ ekũneana mbeca ici harĩ nduka-inĩ ĩyo ya M-pesa, acoke aneane namba yake ya thimũ ona namba ya gĩbandĩ na nĩgetha mũndũ ũcio ũrĩ hau akorwo wa kũmũĩkĩrĩra mbeca thimũ-inĩ yake.

Nĩ kũrĩ na maũndũ matiganĩte marĩa magomeire ũndũire wakwa matukũ-inĩ maya, wa mbere arĩ andũ kũhota kũgĩa mbeca. Rĩrĩa andũ aingĩ magĩa mbeca, kaingĩ nĩ ũkoraga magĩteanĩria ũndũire wao, na makambia kuoya ũndũire mwerũ. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũnyitanĩra kana gũcemania na ũndũire ũngĩ. Rĩrĩa ndũire itiganĩte cia cemania, kaingĩ nĩ ũkoraga amwe makĩoya mĩkĩre ya andũ acio na ningĩ magakorwo a gũteanĩria ũndũire wao, ona ningĩ gũthama thama kũrĩa kũrahotithia andũ gũthiĩ mabũrũri ma na nja, kaingĩ nĩ ũkoraga mathiĩ mabũrũri-inĩ macio, rĩrĩa macoka nĩ mokaga na ũndũire mwerũ ona kana maikara kũu magakorwo a kuoya ũndũire ũrĩa wĩ kũu na magateanĩria ũndũire wao. Ona maũndũ ma gĩthirikari nĩ matũmaga andũ mateanĩrie ũndũire wao, tondũ thirikari hĩndĩ ĩrĩa yahingithia kana yarega maũndũ mamwe mekwo, andũ nĩ makoragwo magĩteanĩria ũndũire, na magakorwo magĩbuata watho wa thirikari.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ, nĩ ndĩrona nĩ ngathĩti yandĩkĩtwo ona kaũndũ kandĩkĩtwo na gagekĩrwo nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, karĩa kararĩrĩria thirikari, ona nenda, ũrĩa cihutĩtie wĩki wa maũndũ, ona ũtongoria wa bũrũri nũũ ũgakorwo ũgĩtongoria hĩndĩ ya gĩthurano. Maũndũ maya nĩ makoragwo marĩ ma bata, tondũ kaingĩ nĩ mateithagĩrĩria andũ kũmenya maũndũ marĩa marahanĩka bũrũri-inĩ, ona marĩ o kũraya kũhũthĩra thimũ ciao, na ningĩ kũhũthĩra gathĩti irĩa mũndũ agũraga agakorwo wa gũthoma maũndũ marĩa mandĩkĩtwo hau, na ũgakorwo wa kũmenya nĩ kĩĩ kĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ nĩ ũteithagia nginya andũ arĩa marĩ kũraya kuuma na mataũni-inĩ ma thirikari makahota kũgĩa na ũmenyo ona nĩ kĩĩ kĩrathiĩ na mbere na nĩ kĩĩ kĩrahanĩka ona ningĩ ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere kwĩgariũra.

Nĩ kũrĩ na mogarũrũku manene mahanĩkĩte mĩkĩrĩre-inĩ ya nguo kuuma irĩa cia tene nginya cia kĩrĩu. Nguo cia tene biũ rĩmwe kwĩ hĩndĩ mahũthĩraga ngothi cia nyamũ, cigathondekwo ũndũ cingĩtuĩka nguo mũndũ angĩhota gwĩkĩra. Ona ningĩ nguo icio kaingĩ nĩ wakoraga cikĩhumbĩka mwĩrĩ wa mũndũ wĩ wothe, mũndũ agakorwo arĩ mũthaka. No nguo cia kĩrĩu, thikũ ici andũ nĩ macenjetie nguo, irĩa iratũarwo gwa bundi igatumwo, ona ningĩ nguo icio imwe igakorwo irĩ nini kana irĩ nguhĩ mũno, ona hĩndĩ ya tene, nĩ wakoraga nĩ kũrĩ na nguo cia athuri ona nguo cia atumia, no rĩu ũkoraga andũ magĩkĩra nguo cihanaine athuri na atumia. Ũndũ ũũ nĩ ũhutĩtie mũno ũndũire, tondũ nguo iria andũ mahũthĩraga hĩndĩ ya tene nĩ cikoretwo cia gũteanĩrio, na kaingĩ ũkoraga ciĩkĩragwo tu o hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na magongona ma kĩũndũire, kana kũrĩ na maũndũ ta macio. No ona ciekĩrwo, nĩ cikoragwo icenjetie tondũ nĩ ikoragwo na ũndũ wa kĩrĩu citihana irĩa ciekĩragwo hĩndĩ ya tene.

Ũndũ ũyũ wĩtagwo kũrĩithia, na haha ndĩrona nĩ mbũri nyingĩ iria mũndũ ararĩithia. Rita rĩakwa rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ nĩndarĩ na thĩna mũnene, tondũ kaingĩ nĩũkoraga imwe cikĩũra, na ciora cikambia gũbuatana, koguo no nginya ũciteng'erie nĩgetha ũhote gũcikinyĩra na ũhote gũcitwara handũ hamwe. Ũndũ ũngĩ nĩ kwaga kũndũ kwega gwa kũrĩithĩria, ũgakora nĩ nyingĩ, na mahuti marĩa meho kana kũndũ kũrĩa kwĩna mahuti gwa kũrĩithia ti kũingĩ kana ti kũnene, koguo imwe ũgakora nginya citirona kanya ga kũrĩa. Ũndũ ũngĩ, nĩ imwe gũtukana na cia mũndũ ũngĩ. Nĩ ũkoraga rĩmwe nĩ mũrarĩithia kũndũ kũmwe hamwe, na ũgakora ciaku nĩciatukana na cia mũndũ ũrĩa ũngĩ ũgũkĩte kũrĩithia, koguo nonginya mwambie gũcithutũkania nĩgetha mũndũ amenye ciake, na nĩgetha rĩrĩa ũkũinũka wũinũke naciaku ciciothe.

Arĩmi no mahũthĩre mbica cia kuma igũrũ kũrora mahinda narua na njĩra ya kuoya mbica icio magacitukania makarora nĩkũ kũraura, nĩkũ kũrĩ na riũa rĩingĩ ona nĩkũ kũngĩhota kũnyitĩrĩra mĩmera ĩtiganĩte. Ũndũ ũyũ no ũkorwo wĩ wa bata tondũ ũkorwo wĩ wa kuongerera na kwagĩrithia ũrĩmi wao, ũrĩmĩ ũkorwo wĩ wa kũgacira ona ningĩ hĩndĩ ya magetha magakorwo maingĩ. Mbica ici nĩ ciabata mũno tondũ nginya no cimateithie kũmenya rĩrĩa mbura ĩkaura, rĩrĩa mabatiĩ kũiga maĩ magũitĩrĩria ona ningĩ nĩrĩ kũhana kũngĩkorwo kwĩna tũtambi tũrĩa tũngĩũka kũgũmĩra mĩra yao. Kwoguo mbica ici no macitũmĩre nĩgetha kwagĩrithia mĩmera yao.

Haha haronania mbeca cia Kenya iria nĩ cia maratathi irĩa ihũthĩragwo. Haha nĩnguona harĩ na noti ya ngiri, ona ningĩ harĩ na ya magana matano, mĩrongo ĩtano, magana merĩ ona igana. Noti ici nĩ iria ciarutirwo mĩaka ĩigana ona mĩthiru, tũgĩtiga kũhũthira iria cia tene na tũkĩhĩmbĩria ici na tũkĩambia gũcihũthĩra. Mbeca ici nĩcio ihũthĩkaga rĩrĩa mũndũ arenda kũgũra kĩndũ, ona kana rĩrĩa ũrĩ na thirĩ wa mũndũ ũkamũnengera ũkamũrĩha nacio. Ona ningĩ nĩ ihũthĩkaga maũndũ matiganĩte ta kũrĩha mbiru cia thibitarĩ, ona kũrĩha bithi ya thukuru, kũoguo rĩrĩa wĩna kĩndũ ta gĩkĩ ũkoragwo ũrĩ mbere na ũgakorwo ũhotete gũkorwo na mbeca.

Kũndũ gũkũ kũroneka ta arĩ mĩen-inĩ rũgongo-inĩ rwa bũrũri, tondũ nĩkũroneka kũmĩte mũno, ona gũkoneka ta kwĩna riũa ihiũ. Andũ aya nĩmaroneka nĩ andũ metĩtwo moke mabundithio kana mathomithio maũndũ matiganĩte. Ona kũrĩ na ahũri a mbica arĩa mokĩte kũmoya mbica. Ũndũ ũyũ rũrũrĩrĩ-inĩ rwakwa wĩkagwo hĩndĩ ĩrĩa ene ũhoro ũyũ kana arĩa maratongoria gĩthomo gĩkĩ mathiaga makera andũ icagi-inĩ nĩgũgakorwo na gĩthomo mũthenya mũna, andũ makerwo meharĩrie na makerwo gĩthomo gĩgakorwo kĩrĩ gĩa kĩĩ, ona indo iria makagunĩka nacio kuma gĩthomo-inĩ kĩu, ona ta rĩngĩ angĩkorwo he kĩndũ mabatiĩ gũka nakĩo ta mabuku ũguo, makaheo ũhoro magakorwo moĩ. Nao atabania a ũndũ ũyũ nao magathiĩ magebanga, magabanga mathomo marĩa magakorwo makĩrehera andũ aya, ona indo iria ciothe magabatara hĩndĩ ya kũheana gĩthomo gĩkĩ.